ore narok naa enkop sidai oleng naitobiraa biashara. teunore oo nkuashen. amu emir nena kuashen, netum iropiyiani sidan oleng te biashara enye.

ore inyamalitin naatumitu iltunganak eimu enkoitoi ebenki,e internet naa enyamali sapuk e network nemetii.

Ore tene, naa enkisuma nagira aiendelea, tenkoitoi e technology.

ore itii olduka, idim aikilikuanu entoki niyieu ninyiang'u, peyie kiutari tenaa ketiii arashu metii.

kadamu ajo iwuejitin naatumieki IDs, kra, nhif, intokitin pookin e government e huduma center.

ore tenadol ena naa kadamu inkoitoi esiasa naapoto dukuya,

Ore tenayou nainyang'u ena mashini naa kalo enkoitoi e internet, naikilikwanu ajo kai eko pee eitumiai, naa teine ayiolou.

eng'eno we nkisuma sidai, olosho le maa

adamu enkisuma sidai, eimu inkoitoi,e teknologia,